Ore entoki edukuya naa pre school ashuu inkera e school eneeta irmwalimuni oitosha naa enkoitoi ina ashuu embaye nabo sidai ina oleng naidim aikuna inkera ashua aitaasa inkera meisumata aitobiraki ore eniare school teneeta intokitin pookin naayieuni enaa imbukui pookin inkabilaritin pookin naisum inkera keisaidia ashuu keret inkera oleng ina ore sii enkae naa teneeta school ositima olelek aa school nairagi na keisidai ositima inkera peidim aisumata kewarie.

ingas aitodol eneba ewueji naaji arashu enkop, nigira naaji naa ninye enare niya edaa, amu ekintodol inkilomitani nilo, naa kengas ina aku iyiolou ajo tenimpang' esaa naje nibaya esaa naje, arashu tenimpang esaa naa ninye duo iririkino pee iabaya, neeku ore naa GPS naa ekisiadia pee iyiolou ee enkop nigira alo, nikisaidia sii pee iyiolou enkop nibaiki. naa ninye duo ifaa pee etum etumi ina daa.

Emabaye sidai ena oleng' amu ekitelelek oleng' enkisuma oonkera naa mitoki menya nkera aanya iropiyiani epoito darasa arashu epuku toonkang'itie aapuo darasa keeku keisuma ake enkerai etii ang' etonita ake tiatua aji, neeku enkoitoi sidai ina oleng' naa keng'as sii aaku kizuia enkiding'a oonkera te darasa enoshikata epuoi aiding'a te darasa egira lecturer aisumisho neeku enkoitoi sidai ina oleng'.

Kaisidai oleng amu ; ore enedukuya naa kengas aaku kesioki oltung'ani aatum tosai dorhopu meya isai oleng egirai aitayu Ore eniare ekisidai tenkaraki meeta eniko oltung'ani peitoki ajutijut ainyal, emashini ake naitayu nitayu ingarn inono sidain meeta eniko pee oltung'ani aas vogging aibelekeny ntokiting inonok

Elakee oltung'ani cyber neloo abol ewueji neji e-citizen akaunt. Ore piibol nidol intokitin portals pookin esirkali teinewueji elo niloaarum portal ewueji entoki naji ntsa, ore piirum inewueji, lazima piiata sii enkipande amu keata iwueitin naifaa nepiki enkipande onkarn inonok pookin nikintodol license ino ajo anu apaa etaa naa etumusana eifaa piintoki aitoki aitayu engai ng'ejuk. Neeikintodol sii iropiyani amu ketii iropiyani naifaa pee ilak piintoki aitoki aitayu license ng'ejuk.

Ekeidimai naa ekeatai apa embiasharai nabo naasisho teinewueji eton meetai inewueji, inewueji neitasheyie ngarrin. Ore peepuonuni aatum inewueji neiteruni aipotie enapa biasharai naasisho teinewueji arashu embiasharai naasisho tinewueji arashuu eitokini aataa maniki ore engarri apa edukuya naiteruaki atum tine naa enentung'ani apa naji Njeeri neipotieki inaarri inewueji Njeeri neitokini aipot inewueji naitasheyie inaarri edukuya peetumi aajo Njeeri neaku keji ina stage Njeeri.

Etareto oleng' nkituak atashuu intomonok enaa tengaraki etaa kepuo inkituak aisho tesipitali mokure eiki ingang'itie anaapa. Netaa sii keisaidia oleng' nkituak arashu nkera kutiti kuna naaini tenelo enkitok emuoyian ebiitia arashu HIV netaa kepuoi aret tesipitali pee melo netum inakerai emuoyian ashu peemeunyeki inakerai ina muoyan naata ngotonye tesipitali. Neitelelia sii tengarake meeta iropiyani naalak inkituaa epuo aisho.

Ekemiri intokiting naijio inoongarin arashu intokiting ongarrin ankejek akulie tokiting ake engarri naitobirieki ingarrin kemiri sii aitoki intokiting naa kuna nai nolchumai naaji electronics arashu intokiting e jikoni eatua aji kemiri imisai kemiri sii isaai kuna saai oshi napiki isunta onkajijik kemiri sii aitoki irbenia nemiri sii irkapeti.